Ore enkoitoi naitoriori naa enkoitoi naai nalo straight nemewosh naai nkonaai ninye naa eji enkoitoi naitoriori naa ore enkoitoi naitoriori nemeeta, meeta naai entoki nilak pee iim aaim ake enkoitoi naitoriori naai teneeta ewuei niloito nintoriori naa alo kake meji sii naai ketii iropiyiani naaji kelaki.

Ore naai toltung'ani oyieu nebol embenki naa ore entoki nayieuni naa ID ino naai eyieuni original pee itauni photocopy ee neyienu sininye enkardasi e KRA naa pee ibung'ieki naa enaduo ID ino peyie etumokini aatabol naa account embenki neeku ninche naai nkoitoi naayieunyieki oltung'ani naai eneyieu nebol embenki, lasima naa pee iata ID lasima naa pee intabayie ilarin tomon oiset nelo dukuya pee itum atabolo embenki.

Ore entumo ormarei entoki naai naas entumo ormarei naa pee itutumi naai iltung'anak lormarei pee enyai naa ilomon lolmarei, ore sii enkae pee etumo oshi ormarei ekeji pee eyiolouno nkera pee mepuo naake nkera aapuo aema teboo tendewueji meyioloro lasima naai pee itutumi ormarei pee eyiolouno nkera neeku ninye naa tipat tentumo ormarei ore sii enkae ore ormarei naa kenya naai ebaiki naa keyieu ormarei nipanga arambee neyieu netumoi naai enaa ormarei naa inakata naa naai eeku enaduoo toki etaase.

Ore ninye naai entoki nagira adamu naa ebaiki nemenyorr duo etimira ena kerr enye ebaiki naa shida duoo naitimira ore enkae ebaiki naa ore impisaai nainyiang'unyieki enaduo kerr nemenaduo naayieu ninye, neeku ninche naai naishoo metaa aing'orr adamu naa niing'orr nebaiki naa sidai enaduo kiteng' enye neeku kiigil ainosu enaduo mirata natimira.

Ore esidano naigerieki biashara naa ore enoshi kata Nazi niyieu oltung'anak nilo aisilenisho eniyieu Nazi nilo aya esile ee ebaiki naa tembenki ashu ake toonkulie wuejitin naishooyo isilen, neyiolouni Nazi ajo kanyioo oshi iaas iyie ashu kempisaai iindim ataa ninche oshi iya, neeku kilingana naai esile nikinchori oina biashara iyie niasita. Nikinchori kipimo niidim naai oltuneg'ani atalaa pee melo ake naai nikinchori naa mpisaai kumok nemiidim naai oltung'ani atalaa tenkata naai naishiaa.

Ore naa eninko tenisumi oltung'ani metayiolo ena siai amu ore ena siai naa enoshi oo nkukui ormayai neeku ninye naa esiai naati ena pisha naa ore naaji eninko oltung'ani pee esum oltung'ani naaji naishoriekie endaa nisum sii enkoitoi nashetieki enkaji amu ore ore nkukui najii naa lasima pee eitapashi ewueji amu ore naaji enkaji netaa ewuejitin are metaa keeta naata irmosor netii nataa enkera ewueji enye neeku ena naaji enkoitoi nidim aisumie oltung'ani

Ore enadol ele shamba ore entoki nalotu akili ashu indamunot naa olchamba ele lolnyanya, neton taatoi aa eketuunoki ake ele shamba eton naa itu ebulu ilnyanya kake ibala ake ninye ajo etii osiligi amu ore eunoto kitobira naai nkoitoi arashu etipika nai nafasini pee etumoki naa oltung'ani aima pee etumoki aitayunyie olchafu neeku ninye naai entoki naai nanu nalotu elukunya tenadol kake eton itu eoku ele shamba naa olchamba lolnyanya.

Ore ntokitin nadolita tenewueji naa enkaji oonkukui nadolta sii nkukui kuna naiborr natii atua aji nadolita enoshi toki naishorieki naa enkare enoshi napikakini nkukui enkare naa pee etumoki atook netumoki naa ainasa endaa nadolta siinche nkukui naatii inewueji ore naa kuna kukui negira aamaa atu enkaji enye naake etii.

Ee kaata eng'eno naipirta ena siai ena toki naa natii enewueji ee ufugaji naa naai oonkukui naa ke kaata sinanu nkukui naifuga taa sii neeku kaata uzoefu, eng'eno naa enye ayiolo naa naai ajo kaa daa alo ainyiang'aki enaa Kuna kukui oonkiri neeta sininye endaa enye, endaa obroilers, netii ake sininye enanya naai Kuna ormayeini, neeku aata naa eng'eno ena siai.

Kanyoraa nanu ajo, ore enaisho naitobiruni te nkampuni naa keisidai naii alang, ne lelo irkeek lo lchamba, ore esababu naa ore en naitauni to lchamba, embaye ina natinga lajing'ak ejing ake nkule inguesi naii atua naa inatoki neaku naaa ore ake piinosa oltungani unusual olchafu ore naa enaisho naitobiri top nkampunini naa eatae taa kuna kishopo naapoi aapo ajingie neaku eniapu enaisho ajo etijiaiye sidai, nepiki nai ineweji usafi naku ore ninye ineweji naa keiliyop ajo esidai nimye enaisho naingua enkampuni alangu enoshi ake olchamba.

Ee kaidim atolimu entoki nagira aasa tenewueji, ore enewueji naa ketiu enaa enkampuni naa enoonkukui arashu matejo naai olchamba laa nkukui naake ifuga amu kadolta ajo etii enkaji sapuk oonkukui nibala sii ajo eke nkukui kumok oleng' ninche naa naai epik ena aji arashu ees entoki naji accommodation neeku enijo aing'orr naa ore enewueji naa ewuei naai naa ewuei nemirieki nkukui amu kumok oleng' neeku mee enoshi ake naidim oltung'ani ataa ee ekeyieng' arashu kenya ajo nanu enaa inaamiri amu kumok naa tena pisha oleng'.

Ore oshi tenkop ang' oleng' naa ekedol orkeresure naa ashu ena toki nidolta tene naa eniang'ata hoo naa keetai taatoi irkeresuren liang'ata neetai kulo oifugai naa ore nai eniidim ainosaki oltung'ani naa ore ninye enkirng'o ele keresure netiu ake enaa ene nkuku ore sininche naa kifugai naa keeta sininche iropiyiani, keeta faida ninye naa indim aiteng'ena naa oltung'ani naai pee ifuga ntokitin nijio kuna naa ketii naa faida.

Enetipat eniaas ena siai amu entasat ena nategelua irkuoon ee nategelua naa irkuoon nebaiki naa ore kulo kuoon kemuoyiaa ebaiki naa kepoitoi aapuo aaud ashu kepoitoi aapuo aisuj ore sii enkae nebaiki naa ore kulo kuoon naa ee kakumok intare neeku naai kegirai aitanak keji naai pee eutakini irkuoon intare neeku enetipat inye naai ena toki tenegirai autaki irkuoon intare embaiki naa kumok inaduo tare neeku iindim irkuoon naai aidapashata ashu iindim orkuo naai ashomo atanaa enkine neme enenye ashu neme ng'otonye neeku sidai ina baye oleng' tenetumi naai eramatare nijio ena netumokini naa atuutaki irkuoon intare.

Ore embaaye naitiship tenapisha naa oltung'ani otii shoo naa kitishipisho ena baye amu ilo aduaki nkishu inonok enkare nilo aduki enenya neeku keeta naai faida neeku enetipata ena baye oleng' pee mepurrori inye naai ashu naa naai apuo ainyialari ashu pee mepuo aanya iloopololi loltung'anak.

Ore ena siai tenkop ang' naa enkaji ormaasae ena naa ore enikunari ena siai nemekidup iyiook ilewa oleng' aayiolo amu enoontasati naa ena siai neeku intasati naashet ena aji nepuoi naa iloom enaa enidolta neponunui naai aipot ntasati neponu neponu aashet enkaji nijio ena ore naai pee idipi neyau orkujita amurr niigel apik emojioi apik shumata, neeku nijia ikunari ena siai nidolta naa tene.

Ore naa entokinidolta tenewueji naa ntokitin naitijing'uni naai Kenya neeku ninche naa egirai aitodolu tenewueji ore tenewueji nadolta etii endaa oosinkirr netii netii siinye ormushele netii inoshi poosho inoshi nijio aka sikitok netii irpaek, netii sorghum netii nkuru, neeku ninche nanu ntokitin kumok nadolta tenewueji.

Kiadim atolimu entoki nagira aasa tenewueji adolta irmaasai aare nadolta orng'atuny otua ore ele ng'atuny nemeiltung'anak ootara ekineputua ake etua ore ena kop nidolta ajo kitodolu naau olameyu neeku ebaiki naa ore ele ng'atuny pee etua naa meetaraki esumash naawa ebaiki netala entoki nanya nenya naa esumash neerr metua, neeku ninye naai entoki nanu nadolta tena pisha.

Ore naai eng'eno niyieu niata oltung'ani naa ore pee itumoki naai atuuno nkuashen amu ninche kuna naa iun ake naai enkata natii enchan niyiolou nkolong'i naai naatii enchan hoo nemenchan sapuk amu kerr naa naai nkuashen enchan niyiolou enkata nemesapuk enchan pee itumoki naa atuuno ore sii enkae naa iyiolou ajo niyiolou ewuoi niya metaa naa milo aitobirr ewueji oonkuashen arashu atum nkuashen pee miata naa market neeku lasima pee ing'as ayiolou naa ajo kaai iya enaduo daa ino idipa ataa sawa nitolu sii naai enkoitoi niyaiyie enaa transport metaa iata naai engarri niyiolo ajo kiyaki naa mintoki anyamalu teneoku naa endaa.

Ore entoki edukuya naa kanyorr ena baye amu eunoto naa olchamba ena naa kisaidia oltung'ani amu teniun naai metaa inoto endaa naa ore enaduo daa naa kakimbungaki toi ormarei ore sii enkae naa tenitum enaduo daa naa iindim naai aibelekenya metaa enkiteng' amu teniun naai olchamba sapuk nitum irkuniyiani kumok lorpaek, niidim naai aishoo oltung'ani orkuniyia lorpaek nikincho enkuo enaa eniko oshiake irmaasae ore sii enkae naa iidim sii atimira lelo paek metaa iropiyiani nekilaakinyie nilakie school fees oonkera ashu inyiang'unyie kulie daiki enaa mpukurei enaa ntokitin nijio nena enaa mpoosho neeku sidai ena baye.

Ore entoki nadamu tenadol ene siai naa entumoto ninye oonkibariani amu enidol naai eetai olchamba sapuk ebaiki naa olornyanya lijio ele naa kelelek entumoto ekibarua neeku kanga's ninye adamu ajo ketumi kibarua ore sii enkae neleleku naai enkinyiang'unoto ornyanya amu teneeku naai keuni ilnyanya tenkujoi inji naa keeku naa keetai enoshi toki naji availability arashu entumoto elelek neeku keleleku naai bei ornyanya ina kata ore sii enkae ilchambai ootaaniki nkang'itie nemigili naa aapuo enelakua nedorropo amu ebaiki naa toltukutuk oshi iindim ashomo taon ashomo atatalu, neeku toonkejek ake epuoi aapuo aayau, neeku ina naai nanu entoki naidim atodua naa.

Enetipat enias ena baye pee etum nkishu inonok enkare naok amu tenook naai nkishu enkare naa keponiki toi nkilooi ore sii enkae naa kisho inaduo kishu afya ore toi enkare naa enkishui neeku enetipat ena baye eneeku ketum ntokitin enkare ata ninye tenaa kuti naai nkujit neeta ake ninye enkare amu kiibung' tii enkare ntokitin neeku enetipat ena baye oleng'.

Ee kiata naai enkae napaashari enkaeduata naa napaashari naa tenakaraki kuna ore naai enkare teneeku nijia egirai aiko tenitumiai aitook naai olchamba meesidai duo naai oleng' ore enkoitoi naai naidimi aitumiaa neme ena naa enitumiai nai inoshi tokitin naajo ilashumba drip lines naai inoshi naa naai ekebolokini ake ormuregi neim nena tokitin naarook naishorieki enkare olchamba neeku tekuna kuti uduudot kutitit eimu enkare netum naa olchamba pookin, ore sii enkae naa ekereu enkare polepole menyanyukie ina naai naa ekepuoi aabukoki, neeku ninye naai enkoi naidip metaa ekepaashari tena.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa irmaasae kulo oogira naai aang'orr nkishu aang'oru osarge neeku naa kadamu ajo keoki toonkang'itie ormaasae osarge kitobiri naai enoshi naa keng'as entasat ashum kule metaa kule naoto ning'oruni naai enkolong' nang'ori nkishu ore naa pee eng'oruni osarge lijio ele nitushulakini inaduo kule nepiki orkiti oshoro aitobirr taaduo naai metaa ayierr oladuo oshoro nepiki inaduo ale nipiri netumoki naa atook ore ena naa kejo irmaasae kisaidia amu keponiki iltunganak lemeeta osarge naa teniok naai osarge lijio ele nisaidia oladuo sesen neeku ninye indamunot naaponu elukunya tenadol ena.

Ore entoki nalotu naai indamunot tenadol ena naaa ore ele naa olchamba oidipa aao etuunoki apa ele shamba omeoo naa ometaa naa ekitautoi irpaek ake ninye irpaek ooshal etaa iloshi paek ootoito neeku ninche naai ntokiting' naaponu elukunya enadol naa ena adolta ajo oltung'ani ogira ashipakino enkitaunoto orpaek netuunishe naapa netadua naa irmatunda amu inoto naa enapa toki nagira naa atalu.

Kaidim pii atolimu ajo kainyioo nagira aasa tenewueji ajo keteyieng'oshoteki tenewueji netii ena saani neyieng'ishoi taa neuduni osarge nedung'uni inoshi kiri naadung'udung'uni naa aaraki enaraa nitobiri taatoi sakalinja nejo kulie tung'anak munono nepuoi nekweti aayua enkilo nabo ormushele ashu nkiloi are kuligana naaduo enaa iltung'anak oetuo enaduo wueji neteyeing'ieki enaduo kine neponunui taa aayierr oladuo mushele nidipaki siinye aayau enaduo munono enaduoo sakalinja nitushulakini taatoi neeku ninye taatoi entoki nanu nagira naa adol tenewueji olee naa endaa sidai taa pii.

Aidim atolimu entoki nagira aasa tenewueji, ore ele naa oltarakita oloshi naai oturr olchamba oloitobirr naai ewuass pee etumokini naa atuunisho neeku kebaiki naa ore olopeny naai ele tarakita ashu olopeny ele shamba ebaiki netaduaa ajo etaa naa ebau enkata enchan arashu meetorrok naa nkatambo neeku egira naa aijitayarisha pee etum naa endaa eyaua naa oltarakita meeu aun endaa neeku ninye naa entoki nagira aasa tenewueji.

Ore tenadol ene pisha naa iloshi musungu naai ooponu imuruan iloshi loishoyo musaada arashu iloshi ooponu aisum nkera neyaki naai irmaasai musaada neeku tenadol kulo tung'anak naa ilashumba oetuo ebaiki ning'uaa nkuapi eboo nkuapi naalakua, etii iloing'uaa America etii iloing'uaa Germany neponu naai nkang'itie ormaasai arashu epuo ake ninche emurt neponu ayau enkiti musaada ebaiki neyautua musaada oonkilani ebaiki neyautua musaada endaa, neeku niche Nanu entoki nadamu tenadol ene pisha.

Ore entoki etipat ore ele tung'ani naa eoshito irpaek olchani naa enetipat ena baye amu erishie naa naai irpaek wadudu arashu duo inoshi tokitin naidim ainasa irpaek, neeku enetipat ena siai naoshi naai olchamba naa olchani pee etumoki iladuo paek atubulu naa eeta afya arashu torbulunei naa sidai naa nitoki aaku metii wadudu naa kulo naai onya aadung'u mbenek etaa ekebulu mitok ina paa enetipat naa ena baye.